Jogo ma ang'eyo kae en William Ruto, Kithure Kindiki togi Muturi. William Ruto en ker mar piny Kenya to kendo en e jatend piny Kenya, to Kithure Kindiki en jalup jatend piny Kenya ma higani. Kawachako gi William Ruto ma en Laktar William Ruto, kendo ker ma piny kenya ma higani, en e jatend piny, to kendo osekonyo piny e yore ma opogore opogore. Tijege ler to kendo odhi nyime gi konyo ogendni mopogore opogore e pinywa ka, to kod jotij sirikal ma opogore opogore e pinywa ka. To Kithure Kindiki mabende en laktar Kithure Kindiki bende en jalup jatend piny Kenya e higa masani. Laktar Kithure Kindiki bende osekelo ber maduong' malich e pinywa ka, to kendo osekonyo oganda ,mang'eny epiny Kenya kaachiel gi laktar William Ruto gi konyo yawuoyi to kod nyithindo manyiri.

Jogo ma ang'eyo kae kendo ber ma gikelo e aluorawa en ni magi gin polise to kendo inyalo luong gi ni obila. To gin polise mamine to kendo giruako uniform polise to kendo giruako ogut polise to gichung' e apaya. Achiel kuom gi nenore ni goyo simu. Jogie nigi nengo maduong' e piny to kendo gin gi nengo maduong' e aluora to kod gwenge ma opogore opogore. Achiel kuom ber majogi kelo ne dhano kata ne jo piny en ni gkelo arita maber kendo gikelo kwe ne jok manie gweng' kata jok manie piny to kendo gikonyowa kuom ketowa kata keto ngimawa obed kama ber kaka sama ng'ato itemo kwal kata sama ng'ato itemo negi kata samoro ma gimarach temo timore to iyudo ka jo piny dhi ir obila to gifulo wachno to iyudo ka ngima ireso.

Gino mabiro e paro ka aneno gini en tich no mar puonj. Kendo nenore ni tich puonj dhi nyime kae nikech japuonj nenore ni ochungo e mbele nyithinde kendo ochalo ni openjo penjo. To kendo odwaro duoko koa kuom jogo ma obiro mondo opuonjgi, kendo jogo ma obiro kae mondo oyud puonj obedo e yoo no modimbore to kendo giling' kendo gibedo mos ka gichiko itgi .To bende ging'iyo japuonj gi .Nenore ni en budho kendo en puonjno kata bura no manigi nengo ahinya nikech aluora ma gibede en aluora maler to kendo mesa ma gibede en mesa mopedhi. Moko kuom gi nenore ka oting'o gige gi mag ndiko kaka otas, kaka kalam to koda laptop kendo nenore ni en bura ma okawo thuolo malach nikech gin gi chupni mag pii ewi mesa gi makonyo gi e geng'o riyo kapo ni riyo dwaro ewo gi.

Gino matimore kae nenore ni oganda ochokore mondo gibi kanyakla e nyasi. To kendo nenore ni ma e en bura to bende bura manyasi. Kendo ka ineno oganda gi to ineno ka gibuonjo to kendo moko kuom gi nyiero . To king'iyo gi duto to ineno ka girwakore maler kendo gibedo e yoo no mang'iso ni gin gi luor to kendo ineno ka aluora mar nyasi en aluora ma opedhi kendo olos maler . Manyiso ni nyasi ni ok en mana nyasi moro amora to en nyasi maduong' kendo en nyasi manigi nengo e ngima oganda gi. Ka ing'iyo kombe kaka olosi kendo ler moriti kae nyuso ni mae en nyasi maduong' .To kendo mae en bura ma oluor to kendo nyasi ni en nyasi ma nigi nengo maduong' ne ngima oganda.

Gino maduong' matimore kae en ni weche thieth nenore kadhi nyime. Ka ing'iyo jok ma osebiro kae waneno mine adek .To kendo mine gi gin gi nyithinde gi kendo nyithindo gi gin nyithindo matindotindo to bende nenore ni nyithindo gi giting'o gi e bembe gi to bende manie bathgi nenore ni en laktar to laktar ni oguom e bath minegi . To laktar nenore ni en gi mor malich ahinya to bende obuonjo gi mine gi. Kendo en gi gige ge mag thieth ma ong'awe ng'ute to gi lwete oting'e kalam to oketo lwete ewi mesa mantie e mbele mine gi. Nenore ni obiro lero ne mine gi kaka ginyalo rito ngima nyithindgi . To bende nenore ni owinjo duoko koa kuom mine gi kendo nenore ni openjo gi penjo to mine gi duoke. To nenore bende ni gin gi mor maduong' malich ahinya ka gikonyore e yor no mar rito ngima nyithindegi gi ngima anyuolagi.

Gino maduong' matimore kae en ni weche thieth nenore ka dhi nyime. Ka ing'iyo jok ma osebiro kae, waneno mine adek to kendo mine gi gin gi nyithinde gi. Kendo nyithindo gi gin nyithindo matindo tindo. To bende nenore ni nyithindo gi giting'o gi e bembe gi. To bende manie bathgi nenore ni en laktar to laktar ni oguom e bath mine gi. To laktar ni nenore ni en gi mor malich ahinya to bende obuonjo gi mine gi kendo en gi gige ge mag thieth ma ong'awe ng'ute to gi lwete oting'e kalama to oketo lwete e wi mesa mantie e mbele mine gi. Nenore ni obiro lero ne mine gi kaka ginyalo rito ngima nyithindgi. To bende nenore ni owinjo duoko koa kuom mine gi kendo nenore ni openjo gi penjo to mine gi duoke. To nenore bende ni gin gi mor maduong' malich ahinya ka gikonyore e yor no mar rito ngima nyithindegi gi ngima anyuola gi.

Gino maduong' mabiro e pacha ka aneno gini en od bura . To kendo gino maduong' ma aparo en tijno ma itiyo gi jo od bura. To kendo jok mani kae, nenore ni gin jogo ma gin jotelo to kendo gibiro mondo giwuo e loo oganda magitelo ne gi . To bende nenore ni e iye kae en aluora ma oriti kendo en aluora ma olosi kendo obedo maler ahinya. To bende nenore ni en kuma idwaro jii obed gi luoro kendo jii oher jowetegi kendo giluor jowetegi. To kik gibed gi achaya. Kendo ka ing'iyo kaka jok manie odni orwakore to ineno ka girwakore kaka jotelo kendo ineno ka girwakore gi lewni go maler kendo girwako sude ne joma chuo . Kendo gibiro gi otese gi mondo giwuo kendo gi ndiki kendo giyudi gimoro amora miwache od bura kae.

Gino maduong' mabiro e pacha ka aneno tijni, en wechego mag pur, kendo nenore ni tich madhi nyime kae en tijno mar pidho yiende. Kae waneno ng'ama miyo ka ochung' kendo nenore ni en gimor maduong' ahinya, to kendo ka waneno maber, to waneno ka omako yienne moro, to kendo yiendegi nenore ni gin yiende ma nyocha opidhi to kendo osechako dongo, kendo yiendegi nenore ni gin yiende manigi ngima maber to kendo gin yiende manyalo konyo kuom kelo tipo. To kendo yiendegi ginenore ni gin yiende maloso alwora, to bende ginyalo bedo yiendego ma dhano nyalo tiyo godo kaka yath, to bende inyalo ti godo mar yudo baw kendo bepegi inyalo ti godo e gero ute kata gero daraja kata gero gimoro amora ma inyalo ti godo koa kuom baw.

Gino maduong' mabiro e pacha ka aneno tijni en weche go mag somo .To kendo weche go mag somo e sikunde manie piny kenya. Kae waneno jii ma ochung' kendo nenore ni giting'o gino manyiso ni penj maduong' ne otimore. To bende e dier jogo mochung' nitiere jatend weche go mag somo ma iluongo ni kipsang' . To bende ochung' ka gimako otas moro manyiso ni e higa mar alufa riyo gi pra ng' riyo gang'wen ntiere penj maduong' manotimore mag sikunde go mag piny mar kenya. Kendo tijni en tich maber ahinya nikech okonyo nyithindewa kuom yudo sombgi kendo yudo gigo ma giyudo bang' ka gisesomo .Gik moko kaka tije, kata kaka somo ma imedo to kendo tij ni en tich makonyo piny kenya.

Gino maduong' matimore kae nenore ni en nyasi to kendo nyasi ni timore e od thieth. Nyasi ni nenore ni en nyasi ma olos ne nyithindo. To kendo jok mani kod nyithindo gi nenore ni en jonyuolgi to kendo jogo machiwo thieth e od thiedhni kendo ka wang'iyo jogi, waneno ka gichung' kendo e nyim gi nitiere mesa. Kendo ewi mesa ni nitiere kek to e kegni nitiere misuma ma omoki kendo nenore ni nyathi moro oting' to moko bende ochung' ka buonjo kendo gimor malich. Kendo nenore ni ariyo kuom chuo man kae orwako lewni go ma irwako gi jogo machiwo thieth. Manyiso ni gin lakteche kata gin jogo machiwo thieth. Kendo e tokgi nitiere picha to e picha no nitiere jago moro morwako lep ng'ano machiwo thieth.

Gino maduong' mabiro e pacha ka aneno gini en tich mar riwruogno ma ochung' ne weche mag apaya kata ma ochung'ne wechego mag wuoth e pacho kae. Kendo riwruogni osekonyo maduong' ahinya e wechego mag apaya, kendo e wechego mag wuoth e pacho kae, kendo riwruogni okonyo derepe kendo okonyo jowuoth mopogore opogore manitie e alwora mopogore opogore e piny Kenya kae. kendo okonyo jogo mawuotho e yo gitiendegi, kata jogo matiyo gi nyamburko kata jogo matiyo gi apiko, kata jogo majoriemb peng' kata jogo manigi ndiga, nikech en riwruok mochung'ne weche apaya e piny Kenya kae. Kendo kaluwore gi riwruognni, jowa mang'eny oseyudo tich, to kendo oseketo yore maber mar konyo geng'o masichni mag apaya e pacho ka.

Jogo ma ang'eyo kae kendo jogo ma ang'eyo nengo gi e piny kae en kaka ker machon ma piny kenya mano ker miluongo ni kibaki. Kendo en ker mane osenindo to ka wang'iyo ker ni waneno ka oting'o oboke moro e lwete kendo nenore ni ker nigi mor malich ahinya. To kendo nenore ni jogo mantie kode bende nigi mor. Ker e piny kae en ng'ama nigi nengo maduong' ahinya to kendo okonyo eweche go mang'eny mag piny kendo okonyo kuom miyo nyithindwa tije to kod konyo jii dak e yoo no maber kendo en e ng'ama riwo jii e pinywa kae .Kendo mochung' e bath ker en jogo motelo ne weche go mag kwe kendo gin jogo makonyo piny kuom keto kwe e piny. Kendo kuom keto jopiny mondo odag gi jowetegi gi kwe kendo jii oherre kendo jii obed kakonyore giwegi.

Tijni nikod nengo maduong' ei alwora nikech mokwongo en tich makelo oganda duto kanyakla, tijni en tich ma aparo ni jopiny ni gin wede to kendo konyo jopiny ng'eyo yo mar dak gi jowetegi, kendo en tich makonyo jopiny bedo gi kwe gi jowetegi, kendo tijni en tich manigi nengo maduong' ahinya ne piny nikech kaluwore kode, nyithindwa yudo tich kendo indikogi kendo bang' ndikogi to gitiyo to bang' tiyo ichulogi osara. To osara mimiyogini konyogi e wechego mad dongruok kendo konyogi e wechego mag ritore kendo rito ngimagi to kod ngima jowetegi, kendo tijni en tich makelo kwe to kendo konyo jopiny kendo konyo jok manie alwora mopogore opogore, kendo jok manigi dhok mopogore opogore ka okelogi kanyakla kendo sama gibiro kanyaklano to giparore kendo gibedo wede.

Gino maduong' mabiro e pacha ka aneno gini en ni wechego mag tuke dhi nyime kae. Kendo gimaduong' matimore kae en weche mag tuke. Kawang'iyo maber to waneno ka jotugo manikae tugo tugono mar opira mar okapu kendo gichokore kanyakla ka girwako lepgi mag tugo, to kendo waneno ka gilawo opira to ng'ato ka ng'ato dwaro mondo oyud opirano, kendo nitiere joma obiro kanyakla mondo one kaka jogi tugo tukgini. To bende tugoni en tugo manigi nengo maduong' ahinya kendo en tugo makelo jopiny kanyakla to bende en tugo makonyo nyithindwa yudo kaka giloso dendgi, to bende konyogi e yorno mar rito del. bende tijni okonyo nyithindwa kendo yawuotwa ka omiyogi tich. Jogo matugo tugoni ichulogi bang' tugo, to chudo magiyudo konyogi e rito ngimagi gi ngima anyuolagi.

Tijni nikod nengo maduong' e aluora to kendo tijni ka wanene en tich mar pur kendo en tich mar pidho olembe to koda yiende to koda alode mopogore opogore. Tich mar pur nigi ber maduong' e aluorawa kendo tich mar pur en tich mamiyo jowa yudo kaka ginyalo keto gimoro e mesa kendo yudo kaka ginyalo chiemo. Kendo tijni en tich mamiyo jowa yudo kaka ginyalo kelo pesa to kendo pesa makonyo jii e yore mopogore opogore kaka yore tere nyithindo e sikul, kaka tero nyithindo e osiptal to kendo yore mamoko ma dwaro weche pesa. To kendo tijni en tich maber ahinya ne piny kendo en tich makelo jii kanyakla seche ma dhano chokore mondo mi gibi kanyakla eweche mag pur kendo eweche mag pith.

Gino maduong' mabiro e paro saa ma aneno gini en weche go mag tuke kata weche go mag sipot. Ka wang'iyo ng'ama nikae , waneno ka orwako nanga machal ni en nanga mar sipot kata en nanga mar tugo. Tich kata weche mag sipot en tich maduong' ahinya ne oganda kendo wach sipot osekelo jowa e piny duto kanyakla. Jogo mabiro neno kaka jowetegi tugo kendo jogo mabiro neno kendo gibiro neno kaka sikunde mopogore opogore biro romo newach tugo. Tijni nigi nengo maduong' e pinywa kendo jotugo mopogore opogore bende yudo yuto margi kokadho kuom tijni kata kokadho kuom weche go mag tuke. Kendo piny bende yudo duong' ne koluwore gi weche go mag tuke. Omiyo weche tuke en weche madongo ahinya.

Gino maduong' mabiro e pacha sama anono tijni en weche go mag pur kendo weche go mag pith. Ka wang'iyo kae , to waneno alot miluongo ni alot susa kendo opidhe e yor no malony manya sani kendo kaka waneno aluora mare, waneno ka en aluora machalo puodho to kendo chalo ni gik moko kata chiemo mamoko bende opidhe. Tijni en tich maber ahinya nikech tij pur en tich makonyowa e yo mang'eny ahinya .Mokwongo wayudo chiemo koa kuom tijni kendo tijni konyo jowa yudo yuto mag gi ma pile ka pile kendo konyo jii eyudo pesa seche ma giuso alode gi kagitero gi e chiro kendo jii nyiewo gi. To kendo tijni kelo jii kanyakla seche ma dhano chokore mondo gibi e puodho mondo gibi gitim tich, gibi gikom kata doyo kata puro ,okelo jii kanyakla.

Gino maduong' mabiro e paro ka aneno gini en riwruok mag jopiny to koda jotendegi mag sirikal. Ka wang'iyo gini e, to wanenop ji mopogore opogore kobedo piny kendo e pichano nenore ni gin gi buge to bende e i gi nitiere mon to koda chwo manyiso ni en budho manigi hera to kendo en budho maonge mibadhi kata matin maonge ng'at ang'ata ma ineno ni oknyal kata onge ng'atang'ata mineno ni okoromo e i gi. Kendo e budhoni waneno ka jogi chal kagima giwuoyo kendo chal kagima gitemo winjo jowetegi. Ma tang'onwa ber manyalo bedo ka sirikal to koda joge oriwore kanyakla mondo omi oti, kendo ma tang'o ber ma nyalo wuok kata ma piny nyalo yudo ka sirikal obedo piny gi joge kendo ochiko itgi mar winjo joge gi ywakgi.